Wĩkĩri wa nguo nĩ ũkoretwo na ũgarũrũku na njĩra nene, ũkĩringithania na thikũ cia nahau gatene harĩa andũ mekĩraga nguo iria ciathiaga thĩ wa maru no thikũ ici airĩtu makoretwo magĩkĩra nguo iria ci ĩgũrũ wa maru. ũhoro ũyu wa ũcenjio wa nguo, ũkoretwo ũkĩhutia muno airĩtu na njĩra nene harĩa ũrehete mogarũrũku kũrĩ ũndũire harĩa tene andũ mekĩraga nguo ciathiaga thĩ wa maru no thikũ ici airĩtu nĩ macenjetie ũndũire ũcio na ũgatuĩka atĩ marekĩra nguo ci ĩgũrũ wa maru.

Kĩrĩa kĩrangenia na njĩra nene mũno nĩ atĩ ciana ici nĩcikoretwo nĩcirakorwo cikĩheyo irio, harĩa ciramateithia guthiĩ na mbere na mathomo mao. Kuona atĩrĩrĩ, mwana e mũhũtu ndagĩhota gũikara gũkindĩria kĩrathi-inĩ, na athikĩrĩrie mwarimũ, harĩa meciria make mahũraga o kĩrĩa agũkorwo akĩrĩa mathaa moka ma kũrĩa. No aririkana atĩ he irio akũheo nĩ thirikari kana andũ a ũteithio mwega, mwana ũcio nĩakoragwo akĩnyita mathomo na njĩra njega.